Eng' pikchaino kikere chotok biik eng' yo chekauwekei ngoroik choto kikemwa kele lesoishekab masaek kimwoe kele masai shuka ing' yo kekere kele cho ko kandoik chebo bolotet muuch kemwa kele chito eng' yo korok nekaro ne oo kot mising' nebo kamonut ko kandoindeyo nebo emet nyo nebo Kenya noton ko president Daktari William arap Ruto muuch kemwa kele bo kamanut kot mising' kandoindoni amu kikotoret kabotik korok eng' beit anan olietab katoldoleiwek chotok cheboishe emet soiya kekolsoe amu eng' betushechu komakomi beit nebo barak kikonyumnyum beit akwolei chitugul amu kamuget nyi kemwie kele ine kwoei boishet nekararan kot mising' akoribei emet kikere kora ng'alekab SHA kokobois akoboishe akot eng' sipitalishek chemegech koboishe kemwoe kele kikere kwoei ine boishet ne noto netoreti chi agetugul kong'etegei ng'weny akotestai kwo barak

Eng' pikchaino kekere chotok biik eng' yo chekauwekei ngoroik choto kikemwa kele lesoishekab masaek kimwoe kele masaai shuka ing' yo kekere kele cho ko kandoik chebo bolotet muuch kemwa kele chito korok nekaro ne oo kot mising' nebo kamonut ko kandoindeyo nebo emet nyo nebo Kenya noton ko president Daktari William arap Ruto muuch kemwa kele bo komonut kot mising' kandoindoni amu kikotoret kabotik korok eng' beit anan olietab katoldoleiwek chotok cheboishe emen soyan kokekolsoe amu eng' betushechu komakomi beit nebo barak kikonyumnyum beit akwolei chitugul amu kamuget nyi kimwoe kele ine kwoei boishet nekararan kot mising' akoribei emet kikere kora ng'alekab SHA kokobois akoboishe akot eng' sipitalishek chemegech koboishe kemwoe kele kikere kwoei ine boishet ne noto netoreti chi agetugul kong'etyikei ng'weny akotestai kwo barak

Ngiro eng' pikchaino kekere eng' yo kakinde benderet noto nebo emet nyo nebo Kenya kora kekere eng' yo kole kakisir The national treasury yekiro kokakisir kouu noto kenoei korok kiit netai kele mi rabishek cheome sikesomon kemwoi kikure eng' kutitab kingeresa budget noto nebo emet nyo ing' yu kemwoe kele ye kakesomon anan kakemwa kou noto kenoe kele tos uu ne ng'alekab kabotishet tos uu ne nebo ng'alekab oratinwek ak beek amu yekimwoei ko kakitobonchi kii age tugul anan ko kii age tugul netesei tai eng' emet nyo kakitobonchi kora noto nebo komostab somanet kitobonchi kora nebo kabotishet kitobonchi kora nebo ng'alekab miyonwokik anan ko bortoab chito ng'alekab health kochang' tugun chekitobonchin rabishek komwowech kole tos katesak anan tos kokichuchuch kobo komonut kot mising' boishoni ko boishoni kocham kemwoe arawetab loo eng' kila kenyit amu yoto ko kwen anab ko katikati

Yekiro eng' yo eng' pichaini kikere noto muuch kemwa kele bill post nekakipir kainet oloitoktok muuch kemwa anyun kele kii netesei tai eng' yu ko mi koarorchin chito koborchin chito komwochin kolechin ole imi kekure koret nekile ako ye iwendi komuuch komakoloo asiit yoto eng' yu ko kokamwowech kora kiro kainano iborwech kole yu ko koretab choto ko masaek ko imuuch alechgei ane tos imuch anyone nyakere tuga imuuch kanyone nyoole tuga anan ko imuuch kanyacheng'e boishet noto nekiribei tuga amu kii netesei ing' oli ko boei bichu tuga boei kora chotok tambesik akoboei kora nego koimuch kokanyonjinigei boishonoto anan kokanyonei chichi nyikwoei mung'aretab tuga ak nego cho kiloe lorit anan karit ne oo ko noto nebo komonut kot mising' ako kararan yekichop tugun cheu chu amu aoei chito matkobet amun akot ngotep eng' uiya kelejin yeiwe ndero kainet nekakiser

Eng' pikchaino kekere tany eng' yo anan muuch ko tiony age tugul noto kiboei eng' kaa kikere kora kele eng' yo kakesir keboishe ng'alekab maat anan agot muuch keboishe kou sitimet nekasire yundo kimwoei kele kararan boishoni boishoni kiserei tuga kou nito ko kararan amu ingen akot ribikab tuga anan ko boikab tuga kongen kole kainet nekile koboishe anom ko kainet nin koboishe chito age ko kararan eng' yu amu kirindoi ng'alekab chornonet kirindoi tugun chechang' akot ngoro chito nebo kokwet nairo kainet ne uu no kukanai kole tanyi kobo anom igere ile kararan amu makobetos tuga kora ko raisi akot yekioldoi tuga amu makepire picha agot makilio kiserei kainet kityo nebo teta akealda teta kou noto ko kararan boishoni amu nitoni yekakesir kou no komabeku akot ndelia komabeku ko kararan nitoni akot ndachor chito ko aya pkoeny betunoto nemakekere nemakenyoru besho tanyita ko kararan boishonitoni